Anyalo wacho ni ang'eyo maber ni masai mara en kama lee duto yudore kendo koponi lee ochako dar ka wuok kuonde mopogore opogore kaka apoli kadonjo e masai mara kanyo, to mano nyalo bedo mayot ne pinywa dongo . We awach niya, wang'eyo ni wasunge ohero lee kendo mago gik maber ne gi kagi neno sana .Koro ngeni ginyalo gombo neno lee mar apoli to ka en aena e bungu ma ok en kuonde ma lee bede go kaachiel to mano nyalo bedo matek mondo ginene . Koro ginyalo wuok awuoka e piny gi mar uingereza ka gibira bira e pinywa mar kenya masai mara ka gibiro neno lee go. To ka gibiro mano en adier ni nyaka gikel dongruok nikech gidhi miyo joma giyudo kanyo pesa mang'eny sana mondo gine lego kendo bende ginyalo kata amua mondo gilos kata yoo maber madhi kanyo. Mano wanyalo yudo ni jowa nyalo yudo pesa moro ma ginyalo konyore godo, kendo be ginyalo yawo ohala kuonde mantie kuonde machiegni kuonde go mondo

We achak ni kwarwa ne onyombo. Ka ne osenyombo to onyuolo babwa. Babwa kamano bende odhi ma onyombo ma onyuolo wa wan kaka nyithindo. Koro mano kelo kaka family chakore. Koro awach ni bende ka ne kwarwa no nonyombo nonyuolo nyithindo mang'eny bende. Koro nyiri kod chuo. Koro nyiri go onyuom e pinje ma oko. Ma mago an anyalo luongo ni weyni na. To weyni na go bende ginbende samoro nythindgigo bende aluongo ni mana ni samoro nyithindo. Koro wang'eyo ni ot obedo gi kuonde mang'eny saidi. Nikech mama wa bende e dalagi kumane onyuole, kono, gin bende nonyuolgi nyithindo mang'eny. To koro owetenego aluongo ni nerwa. Kata nyithinde go bende aluongo mana owetewa kata nyiminewa. Koro kaka ji obet e gweng' en ni wang'eyo kaka wede dongo. Koro e dala kanyo ka ji osebedo mang'eny inyaluong' kata ni anyuola nikech koro dala koro duong' ma gimoro amora ma ji nyalo wacho to nyaka chok ji mabet kamoro achiel. Mano e ma kelo.

Mokuongo aneno nyathi kanyo kendo nyathino oyaw dhoge kendo aneno ka itono yath moro e dhoge kanyo anyalo wacho apa ni wang'e ma ber ni ya, nyathi ka onyuol to nitiere bang' jumbe moko owinjore ka itere ne chenjo mar polio. Koro wang'eyo two mar polio no kendo wang'eyo ni orach gi nyithindo sana koro ka ok otimne nyathi chenjo ma chalo kamano to onyalo bedo ma two koro anyalo wacho ni gi ma dhi mbele kae en polio ema ichanjo ne nyithindo. Gi ma bende nya biro e pacha ni sa moro sirkal okelo kipindi moro mar nyithindo ma itimo ne gi mondo ogeng' twoche ma nyalo donjo e dend gi to wang'eyo nyithindo ma tindo pod onge nguvu ma tek ma nyalo kedo gi twoche ma yudo gi pile ka pile. Koro en ma ni ka otim ne gi chenjo ma kamae ema sa moro nyalo miyo dend gi dhawo gi twoche kendo geng'o twoche koro anyalo tieko ka wacho ni ma e n tich mar sirkal ma sirkal ema ogolo.

Aneno ji mang'eny kae kendo girwako lep dakteche manyiso ni gin dakteche. Koro anyalo wacho niya, aneno ka girwako ginene e lwetgi. Gik ma imulogodo jotuo ma obiro e osuptal. Koro anyalo wacho niya, kae chal ni jogi ipuonjo kaka owinjore giti e osuptal kata kaka ginyalo mulo jotuoche ma obiro kata manigi remo. Nikech kaneno lwet jogo, girwako gik ma seche mang'eny itiyo go mana kigeng'o remo. Kamedo dhi mbele anyalo wacho ni wang'e maber ni ka ise somo owinjore ipuonji bende kaka koro kisebedo daktari gik mowinjore itim gi mok owinjore itim. Wang'eyo niya joma ne tiyo osuptal kacha cha nitie gik mowinjore gitim. Nikech ng'ama chinye rach mok nyal mulo remb jatuo mano ng'ama ok owinjore bedo daktari mabedo e osuptal kendo mano ka sirikal ofwenyo mano inyalo kata thiche oko. Koro katieko awacho ni magi dakteche kendo ipuonjo gi pok gibedo.

Aneno ka ni ma en od yath. Kendo itimo gi mana gi joma dakteche. Kor we achakni stori gi etiende. Ng'ato kose dhi e skul mar somo daktari. Koro kosetieko to samoro tich nyalo tame gi sirikal koro onyalo neno ni ber mondo en bende oyaw kar tichne ma onyalo thiedhe ji nikech tijno otimo. Koro ka osebedo gi gima iluongo ni license gi dho ngere. Koro onyalo yaw a yawa kendo oketo kanyo bedo maduong' ma ouse yath moro amora. Koro ka ng'ato obiro kanyo ni otuo. To inyalo penje kendo kaka tuo no ochake, kaka odhi kendo kaka tuo no hinye. Koro inyalo penje nyinge. To gima ber aneno kanyo ka en gi gima iluongo gi dho ngere ni kompyuta. Ma mano konye bende keto nying joma othiedho go eyi kompyuta no ma nying gi ok nyal lal. Koro mano be konye bende ng'eyo ni ji adi ma osebiro kae kendo ere ohala ma en bende oyudo. Koro anyalo wacho ni tijni itiye gi joma olony.

E ndalo machon wang'eyo ni ka ne jaduong' osebedo maduong' to no opogo mwandu ne chon chon ka pok odho. Kata onyalo wacho ni ng'ane ibiro kaw ma. Ng'ane in bende kamano kamano. Koro nipogo gi maromre. Ka tinde sani to be ok tim. Koro pogo gigo maromre en ni okelo winjruok e kind joma mine kod joma chuo. Kendo mano nyiso ni kare ji romre e dala kanyo bed joma chuo bed joma mine. Mano nyiso ni kare jaduong' ohero nyithinde te kendo mano golo dhaw mang'eny mane nyalo biro abira seche moko mag laro low kaka ng'ato nyalo wacho ni ang'o momiyo baba kaw low maduong' omiyo ng'ane to an omikya matin to an e nyathi maduong' e dala kae. Koro kane otim kamano to mano nyalo kelo dhaw koro sani kano pog gi maromre mano nyiso ni kare janyuol ohero nyithinde te kendo mano nyiso kaka luor ma gibiro dak godo e dala kanyo kata kopo ni jaduong' onindo.